Ore iturruri te murua netaa ile dupoto oleng te murua natii tenkaraki kishooyo loan aisho ilbiasharani mitumiyia tobiasharani enye enaa capital naa keisaidia oleng. Naa ore entoki naishia niata telelo turruri naa kishia ni save ne kutosha tiatua ilo turrur pee itum naa irropiyiani naashukieki tenilaikino atalaa loan ino niaku keishia ni saver irropiyiani ene kutosha tiatua ilo turrur oba enaa oliyayie loan.

wore esiai olturur emurua naa pisave ropiyiani akiti tolturur linyi peyie pisaidiaa iltung'anak toropiyiani kutitik amu nakata ilepu mbiasharani

Keyieng'i ake elukunku, neifrai, neishori metoyio, neyierri aitobiraaki.

Eyautua iltururi oisilenoo ereteto sapuk emurua namanya tenkaraki, ore pisilenoo oltungani iropiyiani oltururr naa kenyok ashuk tenkata naishiaa peyie etumokini aishioo nkulie neasishore too biasharani enyenak asapuk akiti . neaku enyokita iltunganak aibelekeny ayau iropiyiani oo silen tenkaraki iltururri lenye ogira ailepu akiti.